maa keshum kulo jikoi enkima tenkata naado niaku kitumia eilata kiti tenkata naado . nishoru ena metaa kitumiay impisai kunyi ainyangunyie eilata eyiarare ,niaku kitumia impisai kutik ,mpisai kutik teyiarare

Ore eunoto orkeek na kisaidia aau oloip, nisaidia aau inkajijik natonie ng'uesin, saidia si peyie menapi enterit tenkata enchan arashu tenkata osiwuo. Nisaidia si metaa keyau iloipi otonieki.